Mbica-inĩ ĩno, hena mũirĩtu wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ. Nĩ mũirĩtu mũĩrũ, ti mũthũngũ na ekĩrĩte ngũbia njirũ, na nĩanyitĩte kagondu kanini. Na ningĩ mbica-inĩ ĩno e wiki, tondũ hatirĩ na mũndũ ũngĩ hakuhĩ. Thutha wake handũ haraihu hanini, nĩha nĩharonekana mũtĩ.

Mbica ĩno ĩronania ngirabu ya kambuni ya Cyton ĩrĩa nĩ kambuni ya ũkũria wa mbia na ngirabu ĩyo ĩronania ũhũthĩri wa mbia kana ũrĩa mbia irahũthĩka. Ici nĩ mbia cia mahũthĩro ma o mũthenya kana nĩyo recurrent expenditure ĩkĩringithanio na mbia cia ũkũria kana nĩyo development expenditure na kũringana na ngirabu ĩno nĩĩronania atĩ mbia cia mahũthĩro ma o mũthenya nĩ irahũthĩka na gĩkĩro kĩnene ĩkĩringithanio na mbia cia ũkũria.

Mbica-inĩ ĩno hena mũirĩtu kana mũtumia wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ aratwarithia mĩhang'o ya ũrĩmi mũgũnda-inĩ wake. Nĩgetha ũhote gũtwarithia mĩhang'o ya ũrĩmi mĩgũnda-inĩ, nĩurabatara gĩbũyũ gĩa gũitĩrĩria mĩmera maĩ, nĩũrabatara icembe ria kũrĩma, no ũbatare gĩciko gĩa kweheria tĩri harĩa ũtagĩrĩire, na ningĩ angĩkorwo ũratwarithia mĩhang'o ĩyo hĩndĩ ya mũthenya kana rĩrĩa riũa rĩakanĩte, no ũbatare ngũbia, nĩgetha ũhote kũĩgitĩra kumana na gũcinwo nĩ riũa, na ningĩ no ũbatare gũkorwo wĩna igoti angĩkorwo ũratwarithia mĩhang'o ĩyo hĩndĩ ya mbura.

Mbica-inĩ ĩno hena mĩhang'o ya mĩthako ĩrathiĩ na mbere na nĩ haronekana gũkorwo hena anake aigana ũna na haha hakũhĩ hena keeper wa mũthako ũcio na mũthako ũrĩa ũrathakwo ihinda-inĩ rĩrĩ ũronekana gũkorwo ũrĩ baseball, na haha hakuhĩ hena goal post ya cuma na nĩho keeper arũgamĩte agĩeterera kũng'enthanĩra na mũbira ndũkaingire thĩiniĩ.

Rĩrĩa mũndũ akũruta mbia na njĩra ya thimũ kana njĩra ya kompiuta, mogwati marĩa angĩcemania namo nĩ ta; mmh kwaga ũhoti wa kũruta mbia rĩrĩa gũtarĩ na thitima, na mũno mũno angĩkorwo thitima nĩyo ĩbataire nĩgetha kompiuta ĩyo ĩkorwo ĩna mwaki kana yakanite. Na ningĩ andũ aingĩ mũno mũno akũrũ nĩ magaga ũmenyo wa kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya kompiuta. Na koguo no makorwo mena, magĩcemania na moritũ rĩrĩa makwenda kũhũthĩra mĩtambo ĩyo. Na ningĩ nĩ kũrĩ na mogwati ma andũ kana mĩkora ya mĩtambo ya kĩrĩu gũkorwo mena ũhoti wa kuoya namba cia thiri kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩyo, angĩkorwo ene mĩtambo ĩyo matimĩgitĩire wega.

Mbica-inĩ ĩno, hena mũirĩtu, na nĩ arahũthĩra kompiuta. Kompiuta ĩyo ĩĩ handũ metha-inĩ, na nĩ aramĩhũthĩra kũruta wĩra. Na nĩ aronekana tarĩ wĩra wa cukuru araruta, tondũ hakuhĩ nake, hena mabuku, na kũguo no hakorwo harĩ harĩ nĩ gũthoma arathoma.

Kumana na thirikari, kũhũthĩra mĩtambo ya technology kũheana marũa ma kĩgeranio, nĩ mũtaratara ũyũ nĩ ũteithĩtie maũndũ ngũrani. Ũndũ wa mbere ũrĩ, kũnyihia thabarĩ irĩa arutwo, mabangaga nĩgetha mathiĩ Nairobi, kũthiĩ kuoya gũthiĩ gũthiĩ kuoya marũa. Na ningĩ, nĩ ĩnyihĩtie thogora, harĩ arutwo, nĩ ũndũ, thabarĩ gũbanga thabarĩ gũthiĩ kũndũ ta Nairobi, kuuma kũndũ na kũndũ, nĩ nĩ nĩ citũmaga mbia nyingĩ kũhũthĩka. Na rĩngĩ nĩ ĩteithagia kũhonokia mathaa, nĩ amu, arutwo no mahote kũgĩa na marũa mao, kuuma harĩa marĩ, na njĩra ya thimũ kana technology o yothe.

Mbica-inĩ ĩno nĩ mũnara wa uhuru, ũrĩa wĩ Nairobi Kenya na nĩ mũnara wakirwo nĩũndũ wa kũonania ũtheri na wĩyathi thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Hau kando hena mũcongo wa andũ makĩhanda bendera ya bũrũri wa Kenya, nĩũndũ wa kũonania wĩyathi na ũtheri harĩ bũrũri.

Thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩguo mũndũ ahote kũhoya marũa, ma gũtwarithia ngari, nĩ abataraga gũkorwo ena gĩbandĩ, nĩ amu, nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩnyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Na ningĩ, nĩ arabatara marũa kuuma kũrĩ cukuru ya kana cukuru ya ũtwarithia wa wa ngari, marũa maronania atĩ nĩ ahĩtũkĩte kĩgeranio kĩa kũmũhotithia, gũtwarithia gũtwarithia ngari.

Mbica-inĩ ĩno, hena mwanake, wĩkĩrĩte macicio, na nĩ aronekana gũkorwo ena gĩkeno. Na harĩa arĩ, hena macini cia kompiuta igĩrĩ, na kompiuta ĩmwe ĩrĩa arahũthĩra, ĩna ndemwa nene, ciandĩkĩtwo Google, ĩrĩa nĩ kambuni ya tekinoronjĩ, ya kũhotithia andũ gwetha indo, kana gwetha ũmenyo, nyenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na ningĩ mũndũ ũyũ nĩ ekĩrĩte cati, ĩcoretwo ndemwa ya kuonania rũthiũmi rwa gũthondeka tekinoronjĩ cia kĩrĩu. Na rũthiomi rwĩtagwo Python.

Mbica-inĩ ĩno hena andũ atatũ, athuri erĩ na mũtumia ũmwe. Ũmwe wa athuri aya erĩ nĩ mũndũ mũirũ nake mũtumia na mũthuri ũcio ũngĩ nĩ athũngũ, nĩmekĩrĩte nguo cia wabici na nĩmaronekana gũkorwo mena ndereti ĩrathiĩ nambere, na ndereti ĩno nĩ ĩronekana gũkorwo ĩ ndereti ya wĩra, nĩ amu ona harĩa maikarĩte nĩharonekana he handũ wabici-inĩ . Ningĩ mena metha ĩ mbere yao na nĩmanyitĩte maratathi no makorwo makĩhetũkĩra maũndũ ngũrani mandĩkĩtwo maratathi-inĩ macio, na ningĩ metha-inĩ ĩyo hena ikombe cia kahũa, na tokorwo nĩkũnyua maranyua kahũa kana cai.

Mbica-inĩ ĩno hena andũ arĩa aingĩ ao maronekana marĩ arũme, na hena ng'ombe ya Ndumeri na nĩyo marageria kũnyita na mũkw,a na ng'ombe nĩronekana ĩna hinya ta ĩra makĩra hinya na nohakorwo harĩ mũtugo wa kĩũndũire wa ndume gũka kũrũa na ndume ingĩ nĩgetha kwonania nĩ ĩrĩkũ ĩna hinya.

Mbica-inĩ ĩno hena ngari mũthemba wa Pick-up na ngari ĩno nĩ kuĩte nyeki, mũthemba wa hay na ningĩ nĩ ĩragucia mũkokoteni, naguo ũkuĩte nyeki makĩria, gũkũ nĩ mũgũnda-inĩ na ĩronekana ta rĩ hĩndĩ nyeki ĩyo yauma kũgethwo. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nyeki ĩno ya hay nĩ kũhandwo ĩhandagwo mĩgũnda-inĩ na matinga na ningĩ ihinda rĩa kũgetha ĩkagetwo na macini cia iria cithondeketwo ciĩ cia kũgetha, na ningĩ nyeki ĩyo ĩgekĩrwo mĩkokoteni-inĩ kana marori-inĩ na gũthiĩ kwendio mathoko-inĩ kũrĩ arĩmi mũno mũno a mahiũ ona mbarathi.

Mbica ĩrĩa ĩĩ haha nĩ ya mũirĩtu ũrakama ng'ombe na arekĩra iria rĩu thĩinĩ wa mbaketi kana ndoo ya iria , nĩ ũndũ wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ingĩmũruta ũndũ wa mbere nĩ ũther ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakama ng'ombe na nĩ kũhakikisha ena maĩ mararu magũthambia nyondo ya ng'ombe na ningĩ agakorwo na maguta ma gũkama kana milking jelly nĩ ũndũ wa gũteithia nyondo ndĩka kũma na ningĩ agakorwo na ndoo ĩrĩa theru nĩ ũndũ wa gwĩkĩra iria nĩgetha iria rĩtikae gũthũka nĩ ũndũ gwĩkĩrwo handũ hatarĩ hatheru na ningĩ mũndũ nĩ agĩtĩirwo gũkorwo aigĩte ng'ombe handũ ĩtaragiĩka na nĩ yagĩrĩirwo kwohwo wega nĩgetha ndĩkaiye, mũndũ ũrĩa ũramĩkama, mũndũ ũrĩa ũramĩkama nĩ agĩrĩirwo gũkorwo aikarĩte handũ thĩ nĩgetha nake ndagakorwo akĩgiĩka hĩndĩ ĩrĩa arakama ng'ombe.

Ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũrĩ na maũndũ mabata maiganona rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũteithagia arĩmi kana andũ gukorwo na indo ta matumbĩ, matumbĩ ma kũrĩa kana ningĩ matumbĩ ma kũigĩra na ningĩ nĩ ĩteithagia andũ gũkorwo na kũiga ngũkũ cia nyama iria ci ngĩendio na gũteithia andũ gũkorwo na mweke wa andũ wa kwĩyonera ũboco.

Mbica ĩrĩa ĩĩ haha nĩ mbica ĩna andũ atatũ, a ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ, hena anake erĩ na mũirĩtu ũmwe, na ũmwe a anake acio erĩ na mũirĩtu nĩ marũgamĩte na nĩ maronio ũndũ nĩ mwanake ũcio ũngĩ ũrĩa wũikarĩte thĩ, na nohakorwo harĩ ũndũ mareruta wa ũhũthĩri wa komputa kana no hakorwo harĩ ũndũ marateithio gwĩka kũhetũkĩra tekinoronjĩ ĩyo, na nĩ maronekana ta marateithĩka, andũ aya me handũ nyũmba-inĩ na mena metha ĩrĩa maigĩrĩire komputa ĩyo na nĩyo ĩramateithia gwĩka ũrĩa mareka.